Mũmera ũyũ tũwĩtaga mũgwanũgũ, na mũgwanũgũ nĩ mũmenya ũrĩa ũhũthagĩrwo na njĩra nyingĩ to nĩũhũthagĩrwo nĩ andũ ma, makanyua hĩndĩ ĩrĩa hihi magĩturwo nĩ nda kana metha mathĩna mangĩ ma mwĩrĩ. Ona ningĩ mũmera ũyũ kana mũgwanũgũ nĩ ũrĩ, ũrĩagwo nĩ, nĩngũkũ hĩndĩ ĩrĩa ci, cina thĩna wa nda.

Rĩrĩa mũndũ ekũrĩa itunda rĩrĩ, kĩrĩa gĩukaga meciria-inĩ nĩ atĩ, nĩ oranwo na mĩrimũ tondũ itunda rĩrĩ nĩ rĩũĩkaine mũno atĩ nĩ rĩhotaga kũrũa na mĩrimũ ĩtigane thĩinĩ wa mwĩrĩ. Na ũrĩmi wa itunda rĩrĩ kana matunda maya no ũhote gũteithia ũrĩa tũikaraga na andũ aingĩ mũno hĩndĩ ĩrĩa magũmĩirwo nĩ mathĩna ma kĩmwĩrĩ. Kana to nginya mũndũ arũare, no mũndũ arĩage itunda rĩrĩ o mũthenya o mũthenya nĩũndũ wa kũrũa na mĩrimũ.

Nĩgetha kũgetha itunda rĩrĩ rĩtagwo Hoho thiinĩ wa mĩgũnda itũ kana mũrĩmi hĩndĩ ĩrĩa aramagetha, nĩ abataraga gũkorwo na kahiũ nĩgetha agatua wega ũrĩa gũbatiĩ na agathiĩ atuĩte itunda o rĩrĩa ikũrũ agatigana na rĩu rĩngĩ rĩtarĩ ikũrũ. Na rĩu ikũrũ rĩgatwarwo thoko na nĩ rĩkoragwo na mbeca nyingĩ mũno hĩndĩ ĩrĩa rĩkũgethwo kahinda karĩa kagĩrĩire hĩndĩ ĩrĩa matunda maya matarĩ maingĩ thĩinĩ wa thoko.

Mĩaka ĩyo ya hau kabere, eeh nĩtwamenyaga atĩ nĩgetha ũgũre kĩndũ nonginya ũngĩakorirwo wĩna mbeca icio, wĩnacio mbeca baribari, na ningĩ mũndũ e kũnene ndũngĩahotire kũmũtũmĩra, no wĩtwarire wee muonane nake kana ũhũthĩre mũtungata ũrĩa waheanagwo nĩ thirikari wa kũruta kĩndũ kuuma handũ hamwe nginya harĩa hangĩ, no rĩu matukũ maya tũrĩ maũndũ nĩ mahũthire, tondũ no ũgũre kĩndũ notũmĩre kĩndũ, mũndũ kĩndũ ona harĩ hanene, ona arĩ kũndũ kũnene nawe.

Mboco cia mũthemba ũyũ nĩ njega mũno nĩ cigĩtuĩkaga nĩcio irugagwo mũno thĩinĩ wa macukuru ma mũingĩ ona gwata ma andũ kĩũmbe. Ona mĩkawa-inĩ mĩingĩ nĩ ũgũkora nĩcio irugagwo ona andũ mĩciĩ-inĩ nocio marugaga hĩndĩ ĩrĩa hihi megũkĩenda gũcenjia kĩrĩa marĩaga. Tondũ nĩ ciũĩkaine na gũkorwo atĩ nĩ ithondekaga mwĩrĩ na njĩra njega na njĩra ya naihenya, nĩkĩo cikĩendetwo ũguo nĩ andũ aingĩ.

Irio cia mũthemba ũyũ nĩ irio cia bata mũno kũrĩ andũ othe kuuma ciana nginya andũ agima, tondũ nyama na ngima, kana nyama na mũceere, kana nyama na kĩndũ kĩrĩa kĩngĩ ciũkaga wega tondũ nĩ ihotaga gũteithĩrĩrĩa mwĩrĩ hĩndĩ ĩrĩa ũrabatara indo iria cii thĩiniĩ wa nyama, kana ngima, kana mũceere, kana kĩndũ kĩngĩ o gĩothe.

Irio ici nĩ irĩagwo nĩ andũ aingĩ hĩndĩ ciothe, mathaa me mothe either irio cia rũcinĩ, kana cia mĩaraho, kana hwainĩ tondũ ikoragwo ci irio njega mũno thĩiniĩ wa mĩĩrĩ itũ. Hau hena ikorobia rĩrĩa rĩroneka nĩrĩtinĩtio ũgwo rĩhakuhĩ kũrĩywo rĩu, na he nyama ironeka hau, harĩa mũico hena mũceere kana ngima nĩyo ĩroneka hau, ũgwo irio ici nĩ cia bata mũno, norĩa ĩrĩagwo notorĩa mũndũ arĩaga irio iria ingĩ, akarũma, agakunda, agatanuka na agakĩmeria.

Kũrĩa ng'ongo-inĩ nĩkũroneka kwĩna rũgiri, na haha gatagatĩ-inĩ nĩũroneka hihi nĩ mũgũnda ũhana ta wĩna nyeki ũka, ĩkahũrwo ndawa, na hena kamũtĩ hau kahande, tũmĩtĩ tũigana ũna kũũ thĩiniĩ, na kũrĩa ngĩrĩrĩba-inĩ nĩkũroneka kwĩna mĩtĩ, mĩtĩ ĩrĩa ĩhotaga kũgucia mbura itũũra-inĩ rĩrĩ. Ũgwo ũyũ nĩ mũgũnda ũraharĩrĩrio hihi nĩgetha ũkĩcimbwo kana ũhandwo, na nĩgetha mũndũ agaakĩruta maciaro ma mũgũnda wake o hau.

Iria rĩa gũthondekera mũciĩ nĩ rĩkoragwo rĩ rĩega mũno kũrĩ ciana. Kwĩ ng'ano iheanagwo atĩ nĩgetha mũthuri wa mũciĩ ũcio agĩe na hinya mũingĩ, nonginya akorwo nĩaranyua iria rĩrĩ maita matatũ o mũthenya. Gũtuĩkaga atĩ mũthuri ũcio gũtirĩ kĩndũ kĩngĩmwenyenyia ona mũrũthi guo mwenyewe .

Mũceere wambere ndwendaga kĩndũ gĩgwĩtwo maaĩ ona hanini, tondũ hĩndĩ ciothe mũceere wahutania na maaĩ nĩgũthũka ũthũkaga kana ũkambĩrĩria kũguma. Wakerĩ mũceere ndwendete gũtambwo nĩ, nĩ, nĩ tũrũgi na tũmbũki, kĩndũ ta mbũca ndwendete tondũ nĩ kũrĩywo ũrĩyagwo nogathira, nogate kĩrĩa kĩrĩ gĩa bata mũno thĩiniĩ wakĩo kĩrĩa gĩteithagia andũ.

Ũrĩmĩ wa nyanya thĩiniĩ wa gĩcigo gĩakwa nĩ ũkoretwo ũcenjetie na njĩra nene mũno, tondũ wambere nyanya nĩ irahandwo nyũmba-inĩ, nyũmba-inĩ ici cia maratathi iria cigiragĩrĩria hihi mbura nyingĩ kana rũhuho rũingĩ, ũcio nĩ wambere. Wakerĩ, nyanya nĩ ikũragio nĩ andũ matiganĩte, onakũrĩa hihi gũtahandagwo kwa ihinda rĩrĩ rĩu nĩkũrahandwo.

Ũrĩmi wa mũthemba ũyũ nĩ wabata mũno thĩ~inĩ wa gĩcigo gĩakwa kĩa ũmbunge kana thĩ~inĩ wa bũrũri witũ tondũ wa mbere ũrĩmi ũyũ nĩ ũhotaga kuongerera magetha na gĩcũnjĩ kĩa Magana matatũ harĩ igana. Wakerĩ magetha maya makoragwo memega biũ, matikaroragwo na gatabi ona kamwe. Wa gatatũ thogora wa kũrĩma kĩndũ gĩkĩ kana indo ici kana ũrĩmi wa mũthemba ũyũ thogora wakũrĩma ũkoragwo wĩ thĩ kũringithaniyo na kũrĩma thĩ~inĩ wa mũgũnda ũtarĩ na nyũmba.

Ũrĩmi wa mboga cia mũthemba ũyũ, matharũ na kĩrĩa kĩngĩ nĩwĩkagwo na njĩra ya mwanya mũno thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rwitũ, tondũ wa mbere tũhũthagĩra mai ma ng'ombe kana kĩrĩa gĩtagwo thumu, kwogwo tũtihũthagĩra ndawa. Wakerĩ mũgũnda ũkoragwo ũharĩrĩirio wega biũ, wagatatũ maaĩ makaheywo na njĩra ĩrĩa njega nĩgetha maciaro makorwo marĩ mega.

Nĩgũtuĩka atĩ mũndũ angĩaga kũrĩa matunda maya ndakoragwo na thakame ya kũigana, kana thakame ĩrĩa akoragwo nayo ndĩkoragwo ĩna indo iria ibatarĩinie thĩiniĩ wa thakame. Wakerĩ nĩ atĩ ndakoragwo acangararĩte mũno tondũ hĩndĩ ĩrĩa, gũtuĩkaga hĩndĩ ĩrĩa mũndũ arĩa itunda rĩrĩ kana matunda maya nĩ akoragwo e mũndũ e mũitĩku guoya, ndakoragwo na ena thundo ona ĩmwe.

Ũyũ nĩ ũrĩmi wa mbembe, na mbembe ici nĩ ironeka he mũndũ ũkĩte ũgĩti, ũtinĩtie mahuti maya mathĩ, na hĩndĩ ĩrĩa mũndũ ekaga ũgwo ekaga ũgwo nĩgetha ahote kũigĩra mũmeera ũyũ maaĩ kana mahuti maya matikanyue maaĩ mũno, wakerĩ hihi no akorwo mũndũ nĩ arenda kũhanda indo ingĩ ta mboco kũu gatagatĩ, ũgwo akamba kweheria kĩruru gĩkĩ gĩtabatarainie kumana na mbembe ici, na wagatatũ no akorwo akĩenda mbembe ici ikorwo ciina maciaro manene, nĩ tondũ indo iria ciĩ thĩiniĩ wa tĩri cithiĩ kũrĩa, mahuti-inĩ marĩa mabatarainie.

Rĩrĩ nĩ igongona rĩa ũndũire rĩrĩa rĩraba, rĩrĩa rĩratabanio nĩ athuri, kana ona nĩndĩrona harĩa thuutha hena mũndũ wĩna nguo ya jeshi kana ya borithi, ũgwo kumaanicha ũndũ ũyũ nĩ ũndũ mũbange nĩ thirikari ĩnyitanĩire na itũũra, nĩrĩroneka rĩrĩ nĩ iruga rĩharĩrĩirio wega, tondũ kwĩna andũ mena nguo cia ũndũire, alafu haha hena mũthuri ũrĩa hihi nĩ mũnene wao ũrĩa ũramera ũrĩa megũgĩka.

Ngari ya kanyugĩ nĩ ĩteithagia mũno hĩndĩ ĩrĩa mũndũ kana mũrũaru arĩ hatĩka-inĩ. No akorwo mũrũaru e mũciĩ hihi etanĩrwo, kana e barabara-inĩ hihi kwĩna mũtino, etanĩrwo, kana e thibitarĩ hihi thibitarĩ ĩyo ndĩrĩ na ũhoti wa kũmũtangĩkĩra. Ũguo gakari gaka ka kanyugĩ nĩko kahũthĩkaga nĩgetha kũmũteng'eria ka gũtwara mũrũaru kuuma thibitarĩ ĩmwe nginya ĩrĩa ĩngĩ, kundũ kũrĩa angĩtangĩkĩrwo na njĩra njega.

Haha nĩharoneka nĩ mũndũ kana nĩ andũ marathoma magathĩti, thĩiniĩ wa bũrũri, tondũ gũkũ nĩkũroneka nĩĩ ta nĩ itũra rĩrĩ na andũ aingĩ, a Nairobi, Naikuru kana Mombatha, kũndũ ta kũu. Na ũndũ ũyũ no ũtuĩke wa kwagĩrĩra hĩndĩ ĩrĩa thirikari yanyihanyihia magoti nĩgetha andũ aingĩ mahote kũgũra ngathĩti na gwĩthomera. Wakerĩ, hihi no ũkorwo nĩgũteithĩrĩria andũ kũmenya bata wa gũthoma na kwamũkĩra mohoro marĩa maheanagwo nĩ ngathĩti.